Boishoni ko boishet nekiteme indisinik, boishono ko kaaran kot missing ikeker teman nii bo indisinik ko temet ake nemokingeten kot missing imich okot item yon koimunyi kityok anan yon komokomii kasit age ne iyoe. Okoraa mwisho mwisho inyoru mapato chekoron en indisinik amun kor ketem imuchi iam anan koraa iboisheni ot ialde inyorunen keljin kidogo newendii en mokubet. Oyoni inee en boishoni amun toreti komsto neo nia inyoruu okot iliponen tenishek chechang rabinik chemongunen en indisinik chutok. Karan kot missing temet ab indisinik amun imuche imuche kosor kosor bik che chang akotere koraa ngalek ab koristo anan tuk in yon korobo kotere komait beek korik kyok, ogeborjin gee anyun keyai bpishoni bo temet ab indisinik.

Ing'eker akobo ribsetab tukaa koboishet nekaran kot mising, amun niker yeiboe chito tetaa en kong'ung'et anan ko tukaa en kong'ung'et koingen amunee sibai ing'en tokyin netokyinikee, ak ko yuton yomuche kemwaa alee ribetab tetaa ko ribet nemeng'eten kot mising amun kor saishek alak yoon koirib tetaa ko kor inyoimuche ikeii inyoru chekoo, ko chechuton koimuche iboishen en bortang'ung anan ikonor asialde, yealde inyoru rabishek kot mising, sialen oot kii akee anan chetesenda boishet akee nekemoche iyaen, kora ribetab tetaa yealde imuche ibosen shidaishek chechang chekoran konamin kot mising choton che yoon komomii oreet akee nemuchi inyorunen rabinichoton, ko anyun osome olee ong'eborching'e kerib tukaa amun koron kot mising.

Boishoni ko boishetab nebetab kisiet ko kisiet ko kiit nebo maana imuchi oot inde yoon kekwany indoi kimnyeet koburen, boishoni bo kisiet ko boishet nemokying'e kityok tambararinik choton cheyoche iyuum kot mising kochang'a korong asinobi boishoni koteto bakai mwisho toor ikesu yekaiyumu tambararinik anyun inde beek korong konuryo ak yekomong en beek ibolu nebo barak ak isiit komong chemong chemii oriit chemeng'echen, yekeitar kounono aany inaam inab any kokeboishen sindanunyin ak tambararit akeng'e nesung'ukoni korote iin tambararinik alak iteiyoi kounondon komong'u anyun kisiet nekaran kot mising.

Tukuk chemile biik en ireyuu ko biik oeng chekarubkee Kerr simoit akeng'e, mong'en kolee kere nee, ak iker koik sirias uwon cheng'e kiit nebo maana en simoit nekobet, ngomii ireyuu kobure kokerekee netos tebotos kokonye en hoteli keibchi tukuk cheome, kobur Kouwon kobetyi kiit neyoe akamoche olee ng'otebotos aketukul en ng'echerenyin ak kokany kiit nekiipchin kwomis korong, yekatar any kasinoton bo omishet komuche aany kotesta koker kiit neyoe kokere en simoit, mong'en aany kolee waany kosee kiit nomwochini bichuton anan mokosee ak ko kotebotos anyun akeng'e aketukul en komostanyin korong.

Ingemwaa korong akobo boisioni, koboishet nebo oldoishetab tuguk cheterter noton kekere chepyoso anan lakwet nemingin neneranian neoldo tuguk en tugenyin, oldo tuguk sana sana chekikere komwanik, nochome amwa ole boisioni koboishet nekaran noton nochome ane kot misink amun yealde tuguchu konyoru neraniani nebo chepyoso neraniat kokere konyoru tuguk chechang chemokchingee noton bo maana kabisa nekikere konyoru ine rabinik cheboisien en tuguk kit ake nemoche kwai , mwanichuto koraa kokoron amun inyoru alak kotoreti koisto maran miondo kidogo nekoan konam togetab chito anan bortab chito ongeborjingee anyun boisionito.

Inkemwaa korong koroi kobasit nekekere en pichaini, koroi kikuren basinito koboisienyin en kila betut kotoreti komut bik en komosto agee bakai komosto agee ,en korong koraa chito nebo basini kotoreti yekakomut bik en kila ak kila en betut agetugul en saisiek agetugul, kochitonebo basini konyoru kidogo chengen kole nyoru en mokubenyin amun yekokwo kityok basini komut bik korabinik yekawek koraa korabinik ,noton amune ikere bik chechang kotindo basisiechuto amun nge lole lazima kobaa bik safari ii oo lazima koliban choto oret konyorjingee ichek rabisiek chechang kot misink .

Boishoni Kobo chitab minetab ketiik noton nekikuren cheborus en kainenywan, yemin chito ketiik en Kong'ung chechang ko en kenyishek taman chebwone anan kosir taman ko yoton yekoyechekitun ketichuton mising iomuoni any ing'uni Iker ilee ing'wany ioldoi ketichuton anan itilee iboishen en Kong'ung, ng'emwa akobo tilet yetil chito ketiik inyoru chito ketik chechang, yoton yeiomuoni iboishen inyoi techen Kong'ung anan kiit nebo maana nekemoe iyaen en kong'ung'et, ing'emwa kora akobo aldaenyin ko yealde inyoru rabinik chechang kora cheimuche itesen oot ialen imbaret akee anan isiptoen boishet aketukul nekekose teyaen, noton amunee biik chechang niit korik aketukul emoni nyon nikimii kochang ketiik chechang chetinye biik amun kinai biik umuhimu nenywan, kinai biik ninii kelchin nenyorunen en ketiik ing'emin.

Boisioni koboishetab minetab ketik noton nekikuren cheborus en kainet, ingiker boisioni bo cheborus koboishet nekaran kot misink nemuche ot iker kokenome korong ibore boisiet nekingeten kot misink aa kokoyoton kotom konai chito maana nenyin kole nee , yemin ketik chechang ko en kenyishiek taman chemitai koyoton yekere ile kibo maana boisiet nekikeyai amun imuche itil ketik en kongunget yekeitil ketik inyoru bokoinik chechang, bokoinichu iboisien iteken kot nekaran anan itechen kit agetugul nekaran nekere ile bo maana ilada koraa ketichu inyoru rabisiek chechang, rabisiek chenyoru iboisien ilibanen ki agetugul anan iyaen koraa kit nebo maana nemoe isiptoen yoton amune ikere bik chechang inguni kokinai maana nebo ketik ko amun inyoru ketik chechang en kot agetugul en emoni nyon inguni, kinai bik koraa kole ketik kotoreti koristo tere koraa ee nini, tere koraa koristo neo akomuche koraa komutu ropta neo, ropta netoreti en imbarenikiok ongeborjingee anyun kemin ketik amun kingen kele toreti komosto neo kot misink.

Boisioni ko boisiet ne akere akobo yatetab duket ne kiyat chito ne aldoi tukuk che chang safarit akenge eng komosta akenge, tukuchu achame ane boisioni amun, ngibore iker aldaetab tukuk chemi dukanito ko aldaet ne aldai beit ake nekaran kot mising, noto ndebare isub iker tukuk che kyaldoi en yu, ak tukuk che kyaldoi en duket, ko kali chebo duket amun reu kakialen tukuk kebos, kebos kiten noton neityin kastomaek che chang anan ityin piik che chang konyor tukuk che mokchinkei en komosita, akere ane kokaran kot mising boisioni nikibwat chichi kwai amun toreti piik che chang choto chemamuchi kwal tukuk chemokchinkei en duket, Ongebarchinkei anyun keyai boisioni amun, kimuchi ketoret piik che kamamuche koityi kwal kiy ne kamache cheket en duket.

Kit nokere neyoe koroi kokonech korong rusa kemanden emotinuek cheterter chebo emotinuekab sang, ingitinye koroi kimuche kemanden sang kokiyonotin anan kichamdaat kebee emotinuek choton kimokchinigee, ketinye koraa koroito kotoreti kenai bik chekobendi emotinuek cheter kotindoo lengut agee neter nemonekomuti kobaa yoton, ingetinye kiito koraa kotoretech echek kebaa kisipten boisionikchok en emotinuek alak ak kecham kewechi komosoto, ingitinye koraa koroi kotoretech akobo bik chon bendi bokosomoni en komoswechoton chebo kosiptoo somanenyuan en emotinuek alak cheterter amun bik chechang komondo kobendi emotinuek alak en somanet sana sana.

En yuu okeree akobo biik chetoku kelee komii tuyet korong, komii tukuk chekong'ololen en ikortanywan nekotindo en betunotok, kokalach bichu ing'oroik chekoron mising chenyolchin icheket, bichu kotokuu kelee koechen bichu kotinye cheo anan kotindo ng'echeret aketukul netononchin en emoninyonet, koron bichu kot mising keker kelee bong'onii tukuk chemiachen akoboo bikwak en komoswek cheyobu, kitekisi bichu kot mising amun ing'en kiit neyoe en emoninyonet, kotindo biik timiit neuni Kong'ololen akobo ikortab biik anan boishetab biik sikoteret biik wananchi chemii en emotinwekwak.